Mondo ipuonj ng'ato kaka onego otim tijni, nyaka obed gi kuma odwaro kete e puodho matin ni. Mokuongo ibiro puonje kaka iloso kuma ipidhe alot ni. Matiende ni obiro manyo tael mag gari to ing'ado ne ma oluorore. Ka oseng'adne to obiro olo low e yi gi. Low moriw gi owuoyo mar dhiang' eyi gi. Bang'e to obiro kaw kodhi mar alot to opidhe ka opogo kindgi kata oweyo nafas moromo. Obiro bedo ka o holo pi moromo mondo alot kik tuo. Kendo obiro bedo ka ogoyo yath bende mondo kudni kik cham alot. Ma en yor pur manyien.

Tijni ni kod nengo e aluora wa nikech mondo itim tijni ma iyud kodhi mar kofi en tich madwaro kinda kendo pesa bende kendo sa bende. Ka osedongo e yien to biro chuno japur mondo opone kapok ochiek ahinya kaeto omoye ma otuo kamoro ma ok onyal kethore. Bang' ka osetuo to obiro kawe to otere e kambi kuma iuso gie. Uso mare timore e yor pimo ratil mare. Ka oywayo ratil mang'eny e ber ni japur yudo pesa mang'eny. Gini bende ng'eny ne iuse e pinje ma oko ka oselos kode majan kata kofi ma itedo go.

Ber ma ayudo kuom timo tijni ber mokuongo japur yudo omenda kendo omenda ma oyudo bang' ka osepono ma oketo otuo ma otere e kambi ma ouso onyalo yudo omenda mang'eny ma odok otiyo godo tijene mopogore opogore chiel kuom gi kaka nyiew chiemo, nyiew lewni, nyiew kodhi kendo. Kata bende chulo kode school fees mag nyithindo kata e nyiew chiae ma ng'ato nyalo gombo. Ber mare ni ka itere mang'eny to be ekaka japur yudo pesa mang'eny kendo ma en mor maduong' ne joma

Mondo apuonj ngato kaka onego otim tijni. Mokuongo abiro ng'ise ni ochiel kuma odwa time tijni.,obed kuma ochiel ma ber ma chiaye kata gwen ok nyal donje ahoyaye . Bang ka osechiedo to obiro kawo tail mag gari to opongo iye gi gi lo ma ber lo ma oriw gi minyaga mag chiaye kata onyalo ng'iewo mbolea mag duka bende. Obiro kawo kodhi to chuoye e i tail kanyo mondo mi gi dongi kendo obiro siko ka oholo pi ne alot kata gik ma opidho kar kanyo endo. Ma en puodho ma tin ma ng'eny ne ji ohero.

Tijni oselokore bang' kinde e aluora wa nikech jo uso oseyudo lony mamalo. Lony mawuok e gwenge wa, migepe ma opogore opogore bende. Kendo osepuonj gi kaka ginyalo timo ohala maber ma ok wang' gi ma mi ng'ato podhi. Jo uso ipuonjo e yore mag kaw hola kaka ka ikaw hola to en pesa adi ma iduoko go hola kata kidwa chako ohala, to nitiere kuonde ma oyie mar miyo jo ohala omenda mar ochakore godo. Tij ni anyalo wacho ni oselokore nikech nderni

Tijni nigi nengo e aluora wa nikech yuto mare nimalo. Kendo ng'eny ji ok opitho e mier kaluwore gi pek ma ji yudo sama oro nitie. Mondo i ol ne gigo ma ipidho pi ndalo ma horo nitie, chuno ni ng'ato nyaka bed gi pipe mabor kata gi masin magoyo pi. Tijni nigi nengo nikech ndalo ma piny otuo ma chiemo onge, ji bedo gi mijing'o ni inyalo yudo kamoro ma opidho mang'eny mamiyo koro ok ginyal sandore ahinya. Kendo en tich madwaro kinda ka isiko ilime pile.

Gigo makelo mor e oichani kaneno to gin olembe ma ochiek maber. Kendo jo ng'iew mor ka ng'iew gi. Wan gi olembe ma opogore opogore. Kendo ji thoro ng'iew gi mana ka gisechiek kata gise ikore maber. Ka anono pichani kendo, thoth mar olembe e picha kaka rabolo, nyanya, avocado, gi mamoko bende gin ranyisi mar keyo otimo maber kata kendo ma nyiso ni gwenge kuma iuso gi ni ginyalo chopo e chiro mayot.

Ber ma ng'ato nyalo yudo kuom timo tijni ber mokuongo en ni ka japur opuro e sama owinjore kata sa maber to oyudo keyo mang'eny. Kendo ka ose kayo oduma ma omoyo ma oketo e kar keno, japur bedo gi mor mar gombo winjo ka bei mar oduma omedore e chiro. Kopo obedo kamano, japur thoro bedo ni yudo ohala ma malo. Kendo bende oduma ma japur oyudo e puodho onyalo tedo ne jo ode kaka gimimadho godo chae kata itedo kode kuon.

Gima timore kae en ni ipudho alot mar apoth e puodho. Nyalo bedo ni ipudhe mondo otere e chiro mondo ouse. Kata nyalo bedo ni ipudhe kama mondo ng'ato obi mondo ong'iewe. Pudho alot e puodho nyiso ni nopure kamoro matin ma bang' ka osepudhe te to puodho kanyo dong' adong'a nono. Kendo irito mondo opur moko kendo mondo odong maber. Pur en gimaber makelo chiemo kendo okelo dongruok ei anyuola ma wadakie. to in thuolo inyalo loke mogo.

Gini itiyo kode e yore ma opogore opogore. Achiel kuom gi itede aka chiemo ka opok ng'eye. Mar ariyo kata machielo, gini iloso godo crips ma nyithindo ohero. Kendo iuse ka osechiele kata olose otede maber. Ng'ato nyalo use e magawa kuma ji ohere chiemo. Gini kendo inyalo ti kode e pur. Ikawe to ipuro bugo kuma ikete ma idwaro ni odongie. Gini bende inyalo ti kode kaka chiemo mar nyithindo

Gik ma itiyo go e aluora wa gin gik kaka nyaka wabed kuma sitima nitie makonyowa e yawe kata e lore. Madipo nono ni sitima onge to ok nyal tigi kodgi. Nyaka ibed kendo gi mashin mingero ni keyboard. Masin amchielo mingero ni motherboard. Nyaka ibed gi mbui bende. Gigi ka ionge go to somo nyalo bedo matek ne jopuonjre. Kendi ginyalo bedo jogo ma ok ohero ng'eyo tije mag lwedo ma ng'ato nyalo gombo mondo otim e ngima ne.

Tijni ni kod nengo e aluora wa e yo mokuongo, nyithindo kata jopuonjre yudo somo e yo manyasani maber. Kendo mondo gisom gi masinde moket e mbele gi, ma nyiso ni ma kar somo ma itiyo gi mbui gi mashin bende. Mondo giyud somo maber dwaro kata chuno nyaka kuma isome kaka lab ni nyaka obed gi sitima ma oromo. Kata gige somo kaka masin bende jopuonjre nyaka bed godo ma ginyalo tiyo go. Ma en yo maber mapuonjo jopuonjre yor lokruok maginyalo somo godo e mbui kata timo penjo ma japuonj

Ka arango pichani to anyalo lero gima timore kae. Ma en puodho mar alot. Kendo ka ang'iye to nyisore ni japur oyudo keyo maber. Kata giyudo ka alot manegipidho ok okethore. Ma en pur madwaro jolony kata mondo ipur ma iyud alot maber kama dwarore ni nyaka ilu ratiro mag pur. Kendo kuma iketo e alot nyaka bed ma olos mo pa maber. pur ni endi, osekonyo ji mang'eny

Gima timore kae, ka arango pichani to nyisore ni wan gi welo mo oha e pinje ma oko. Kendo gibiro e oganda mag jo Maasai. Kendo gi ng'iyo kata gitemo timo tugo kaka mag moko mach. Moko mach gi lwedo kama gi kede ne itime chon kendo nimoko mach ka owuok e kuom rudho kidi mane ong'e ni golo mach gi kidi nyawadgi. Magi ne gin timbe manetimore chon kendo ji ne omor kodgi kendo ne gionge gi pek moro amora. Mae pichani

Gino mabiro e paro ka aneno gini to aneno ka gin jogo ma oa e pinje ma oko kendo gikonyo e weche kaka mag chiwo thieth. Kendo gilemo ne oganda bende ahinya magiyudo ka tuo kata dendgi ok ni maber. Kendo gikonyo oganda wa kuom miyogi mijing'o madwarore ka isomonegi muma kendo ipuonjo gi wach Nyasaye. Ma en tich ma okelo jo rochere e piny wa kendo bang' ka gisetieko tich to gibiro dok e piny gi. Giwuotho e dhot ka dhot ma ok gikwedo moko kendo gipuonjo

Gino mabiro e paro ka aneno gini to miyo wa paro mar neno bunge wa kata ahorni matuo ndalo ma koth odok chien kata koth olal. Ahore go thoro tuo ma bed ni pi onge kata matin ma chiaye nyalo modho. Kendo aneno ji ariyo ka giwuotho kendo ging'iyo kit yiende manitiere e bungu kanyo kata le mantiere e bungu. Kendo timo kama moro gi ahinya nikech nitiere kuonde mamoko ma onge koda gode kata ahorni. Bang'e gidok giketo pichni.

Ka arango pichani to aneno jolony mochung' ne weche mag pur. Pur mar achiel kuom alode ma watiyogo e loso kata tedo chiembwa mondo obed gi ndhadho mamit. Ging'iyo kaka puodho otimo maber kata matunda mar yien ma opidhi ma idendo ni hoho ogolo marom nade. Bang' kagise nono to ginyiso japur ka sa mar tero hoho e chiro oromo kata podi matin. Kendo gipuonjo jopur kaka iyudo chirni ne gigo magipidho. Kendo ipuonjo gi kaka.

Ka aneno gini to otemo miya paro mar higa mane tuo mar COVID-19 omuochie kata odonjo e piny Kenya. Kendo ne omako ji mang'eny. Kendo kube ma oket kar kae ni ne en kube mar sabun manyiso ni ng'ato ka ng'ato ka ne odonjo e mier kata e dala moro amora to ne okuongo oluoko lwete oko mondi e ka odonj e ot kata otim tich moro amora. Luoko lwedo ni nitime gi pi mamol gi sabun mane iluoko godo lwedo mondo kik tuo kata kute mag COVID-19 mok e lwet ng'ato. Ne en

Ka aneno pichani to gino mabiro e pacha en niya, kar ka en kar keyo weche. Kendo en e kuma ilose weche kata imanyo e weche gigo matimore kata mane osetimore. Kar lendo nie miyo wa weche ma osetimore ma biro timore bende. Kendo gipuonjo ji e weche mang'eny kaka mag ohala. Weche kaka mag thieth. Weche kaka mag siasa gigo matimore. Gipuonjo wa weche kaka mag dak maber. Kaka komo nyuol. Kata bende e weche mag ohala. Ma en

Ka anono tijni to gima biro e paro kata e pacha en weche mag pur. Kendo aneno ka japuonj nitiere gi jopuonjre kendo ipuonjo gi kaka ng'ato nyalo chako pitho. Gigo ma odhi ting'o seche ma odhi e puodho. Kaka kweru, beti, kata kodhi kata mbolea. Bang' ka jopuonjre ose puonji ma gineno kaka oduma dongo kata opuonj gi gino ma omiyo cham nyalo bedo ni ok tim maber ko osepidhgi. Somo ni nyithindo ohere nikech en gima gitimo gi lwetgi sano sano ma ok okaw sa kata.

Gini thoro yudore e aluora marwa. Kendo itiyo kode e tedo kaka inyalo tede kaka oganda michwako. Inyalo ted kode nyoyo bende. To kata kamano ite bende ka pok odongo ma obedo ma otegno to ite inyalo cham kaka alot. Oganda ni ka osetegno to japur biro pone kaeto kete kamoro otuo. Bang'e tibiro chak lose ma oganda wuogi. Ka oganda ose wuok, to inyalo tere e chiro ma loke pesa ma japur nyalo tiyogodo e tijene ma moko kaka mag ot kata chulo.

Gino ma biro e pacha en weche kaka mag lupo. Kendo aneno ka ng'ato oseha ohayo e nam kendo en e boat mare ko oa ko oa manyo rech. Gi ma oidho ni iluongo ni boat ,inyalo ti kode e yore kaka mag ting'o mzigo ka ingado godo nam kata ji be idhe itiyo kode kaka achiel kuom yore mag wuoth bende, ngeny ji ohere nikech bende odhi piyo ok odeki. Mae en lupo ma ng'ato achiel kende nyalo dhi kata ji ariyo ka obedo e boat.

Tij ni ni kod nengo e aluora wa. kendo ka ang'iyo picha ni to aneno ka opedh opeth kendo oket olembe kata chiemo kaka kitungu ,nyanya ,otungu, nyanya, waru gi ma moko kendo chiro ji obete ma ng'eny ka manyo yore mag uso kata ji manyo kaka gi nyalo yudo chiemo. Uso ni dwaro kinda nikech saa ma itero chiemo kata alot e chiro to nyak ibi yud ng'ama dwaro nyiewe ka okete ma ber. Ma en uso ma bende sirkal jiwo kendo chiwo pesa.